Keswek chekororon ko DKK seven seven ak Six twenty four imuche koron bandechu kokeseni aketugul chekoron chekanyit machakwek bandek momi neituche koik machakwat puch ako kora komuche koechekitu ako karurio komie kokachang'a.